ore ena naa enkitaunoto oo irkikwa tolchamba, ore entoki naisaidia ena dung'udunoto naa kisaidia meeta keneneng' tenapata metaa kenapau teleleki ,tenaa egari, ashu oltukutuk, naa idim aawa nilaun toongulie wejitin nilo sii amir.

Ore ena na enturunoto onkwashen te tolchamba. Ore ena, na kisaidia inkwashen metaa tenidip inkwashen aotoko tolchamba, nidim oltung'ani aitayu, nitumoki ashomo atipika ewueji sidai, ewei nemetumoki ainyalata, peyie etumokini aitumia taisere, etumokini aitumia nkatitin naponu. Neeku ore ena na entoki etipat oleng' ashu ebtoki emaana, teneesa amu kisaidia nkwashen metaa kitumiai toonkolong'i pookin.

Ore ena naa oltung'ani ogira anya endaa, ore intokitin nadolita tene naa kadolita enaisho adolita sii endaa nashula, nashula inkirik ompoosho, endenku o cabbage nadolita sii orkijiko we saani nagirai aainosie natii enaduo daa neeku ore peenya oltung'ani endaa naa keifaa peeta ashu peenya balance endaa natii diet endaa natii indaikin pookin petumoki aitobira osesen lenye.

ore ene naa eramatata oonkishu ekule, naa ore kuna kishu nimishori epuo ashulare ingulie eweji enye ake ninche etii metaramati oopeny, ore itung'anak oifuga kuna kishu naa ilasima pee eta irereni pooki oramatie kuna kishu aa elepoto pee etumoki aisaidia egira amir kule enye.

Ore entoki etipat tene naa ore oltung'ani teneifuga inkishu ekule naa ine faida oleng inkishu ekule amu ore inkishu ekule naa keisaidia oltung'ani menoto biashara neisaidia sii metaa keeta ropiyiani naa ore inkishu ekule naa ketumoki ninche aanoto value aaaalang inoshi kisi kulie pookin amu inkishu naifaa neramati neinyiang'akini neudi irkiek pookin neramati peetumoki ataa meeta imoyiaritin naidim ainung'a ninche neya aladuo tung'ani hasara.

ore ena naa enkiteng' natoishe enoshi kiteng ekule , naa keeta sii faida amu nkishu naa ore pee eisho naaa keeta faida olashe okule, amu idim atimira kule nitum faida sapuk oleng'.

ore ena naa ikitigisata oo lainini ,ashu ene ID , naa kisidai oleng' tenes iltung'anak amu keeku keeta oltung'ani identity enye udim atayiolo ajo keng'ae ele , kaji esita kanyoo eyieu kolenakop ashu me ole nakop neeku kesidai ena oleng'.

ore enitobirata ena daa naa kisidai, ashu kisaidia iltunganak. ore eninko pee intobir. ing'as aitobir enkano ino, nitumoki aitebebiaa nitumoki atipika nwashen naitootuaa, atua, ashu aa nkirik, amu keetae samusa, enoo nkiri onoo nkwashen. neeku ore enintobir ena kelelek oleng' amu engano ake eyieu ongwashen ashu onkiri weilata.

Ore eninko tenintobir ena daa, ormushele oshula omopoosho, ashu ormushele oidimi ainasa ompoosho, naa intokitokie ormushele kando, ore pintokitokie, eh nipik emoti enkare, nincho mitootua. Yiolo mpooshok teninko tenintobir, naa lasima piata pidipa aichemsha naduo poosho metaa kenana, niata cubes ,niata irnyanya o kitunkuu weilata, nitumoki atipika ninche emoti enye kando aikaraank. Ore peeku ekuo, nitumoki aitushula pookin nilo oltung'ani anya enaduo daa sidai.

ore ena siai naa enemaana tolosho amu ore ena kidimi atumia enaa edaa amu ore kaawa ashu ore coffee ,naa entoki etipat oleng' amu kitau engijape, neworu sii iltung'anak esumash, idim ake atipika enkare nibukoki kaawa ashu coffee nicho iltung'anak metooko.

ore enkolong nataasa ena, naa motorik itumiyae ayierie nkiri elukunya, ashu aa loik, ore entoki naisaidia ena. naa kisaidia motorik osesen. ore eneikoni tenitobiri naa lasima pee iyata enkare, niata inaduoo kiri naifaa ninchemusha. nitumoki atipik nkirik imotorik inono naidim iltunganak ainosa aanaa edaa.

Ore entoki nagira aasa tene, naa empejoto orpaek. Ore iltung'anak tenepej irpaek, naa keng'asi apuo emukunda, negelu laduo ashu naduo paek oinasayu lonana, loidim oltung'ani ainasa teleleki, eh ninok enkima ino, nitumoki atapejo. Ning'oru shumbi apik petumoki atamelono, minincho isuya peyie eeku laduo paek laa enkindiship oltung'ani teninya, mikipuo aiaribikia ainyala tenkoshoke.

ore esiai oldakitarini naa esiai etipat oleng' tolosho ashu entoki etipat teneisomea iltung'anak amu ore ildakitarini naa iltung'anak oisaidia iltung'anak pooki tengata namoyia iltung'anak ashu enkata nemening'ito oltung'ani esidai, netumoki ashomo sipitali metabaki , naa ketumokini sii aitoisho oltung'ani , nidimi sii naaji atumurat ilewa tesipitali, neeku ore esiai ooldakitarini naa entoki sidai oleng'.

ore entoki sidai teneyiolo ltunganak iropiyiani e KRA aa kenya revenue authority naa keyiiolou entoki naisaidia, keyiolou oltugani ajo kesiana ooropiyiani ifaa neshuk. ashu kebae nabaa ifaa nitalaku iropiyiani tenishooyo naaji te sileneeku ore entoki teneesi iltunganak, kisaidia iltunganak te murua nisaidia sii menoti irropiyiani.

ore esiai natoning'o kuusu shaa. ore shaa naa entoki nalaaki iltung'anak sipitali, teneeta challenges kumok naagira ltunganak aimaa megira ai register ashu aa megira alak bills pookin. ore shaa tenelotu aas esiai tooltunganak, pookin, nelaaki iltung'anak bills. peyie etumoki sii ninche aisaidikata.

ore ena naa enkiregistata oo nkera nataa kees entemata, either enoo nkilasini isiet, ashu enoo nkilasini e sekontari. naa ore ena, naa entoki etipat oleng enisuma ltunganak, amu eyau engeno atu eleroro. neeku ore enkisuma naa entoki etipat oleng'.amu kisaidia iltunganakkutitik, nisaidia sii iltunganak sapukin, neeku ore enkisuma naa entoki sidai tolosho.

Ore entoki etipat ashua paa enetipat ena baye naa ore iltunganak kutitik ashua iltunganak sapukin teneikoki naa keeku keyau faida atua ninche amu keisaidika ninche netum eng'eno netumoki aatayiolo intokitin torok ontokitin sidain naifaa neesi ashua intokitin naifaa neesi neeku ore ena naa entoki etipat oleng teneasa tolosho teneikoki iltung'anak amu keeta siininche eng'eno netum eng'eno naa nayiolou ajo kanyioo entoronok enaa kanyioo esidai.

ore entoki nadamu tenadol ena naa kadamu enkikenare apa natase olari loo ngalifuni are otikitam aare, tegelare olosho lekenya naa entoki emaana amu keyiolou iltung'anak ilarikok lenye ,loyau maenteleo atua ingang'itie enye.

ore ena bae naa enetipat oleng' temurua natii amu ore kulokeek naa ene moyian e ikwimi naa keeret iltung'anak oleng' oota, inamoyian.

ore ena naa ekipimoto osarge lontung'ani ,tenaa keeta imoyiaritin naata enaa ino sarge ,neeku ore ena naa kisidai teneyiolou otung'ani biotisho enye orsage ,pee tumoki atayiolo ajo kakwa keek ifaa newok.

Ore entoki nagira aendelea tene, naa enkiteng'ena egira oltung'ani aisum kuhusu advertisement ,ashua intokiting nagirai aitodolu eh tontivini ashua tonkardasini naigero tonkardasini, nepetokini iwuejiting' petumoki iltung'anak atadol ashu isum, neyiolou aladuo kilikwai ajo kanyioo ejito, kanyioo ipirta ilo kilikwai. Neeku ore ena na entoki etipat oleng' amu enkoitoi entoki nalimu ilomon eh through inkulie oitoi itu elo oltung'ani amanaa.

ore eningo pee isum oltung'ani eniko pee eremisho ashu ebakisho naa ing'as aliki eniko teneibung osintano naa kakwa keek ifaa nicho, pee melo ake arem iltorok limidimu osesen ashu lo affect osesen lo tung'ani.

Ore ena naa ewueji neyai iltung'anak logira irkeek ainyal, loshi lotarruotie lukuny, loirukate lukuny, ashua logira nkulie tokiting' aisumbua. Ore eninko ashua iltung'anak logira aimaa ntokiting' torrok, nimiidim oltung'ani aifumilia, keyieu oltung'ani before keon, ashu keyieu nees enkai toki torronok. Ore eninko teniyieu nai niya oltung'ani inewueji, nepoi apuo apuo ai advice ,nitum advices teinewueji, nebik teinewueji, netumoki oltung'ani atupuku teinewueji etisidana.

Ore ena, naa entoki etipat oleng',teneesa temurua amu ore pad ashu ore kuna tokiting',naa ntokiting' naidim oltung'ani ashu entomononi, ashu entito aiboorie irkilanu lenyanak, enkolong' naata irkilani. Ore eniko tenibooyo naa, kepik ake aitobiraki fenye oshiake napiki, fenye apa naifundishiaki, petumoki aibooi oladuo sarge pemitoki aibukori, ashua petumoki ayaki aibu tewei netiiki.